Gini itiyogo e yore ariyo mopogore opogore. Mokuongo otiyo kaka chiemb lee mar ariyo inyal tii kode kaka manyiwa. Kidwa tiyo kode kaka chiemb lee irege matindo tindo ka poda kata ka buru aito iriwe gi lum kata cham mimiyo lee goeko nimar en gi protein mangeny ahinya. To ichiwe moromore gi duong kata kit lee ma imiye. Mar ariyo ,kitiyo kode kaka manyiwa, irege molokre buru kaito ikete e tie yien . Bang kisekete e tie yien madongo, tiolone pii mondo otow piyo, kosetow to yien chako ywaye nikech en be en gi madini ma yien dwaro kata mag cham mondo odong mapiyo.

Safaricom osekelo network ma ji nyalo goye simu e nengo moyweyo kawuok e network moro kadhiye network machielo. Safaricom bende osemiyo jii yot e golo pesa kowuok e simbegi kendo Safaricom osekelo yot ahinya ne joma dwaro oro pesa kowuok e akaunt mar simu kata akaunt mar ng'at machielo mar Mpesa kadhiye akaunt mar ng'at machielo mar Mpesa kata mar network machielo mopogore gi mar Mpesa. Kopogore gi mano, osekelo yot ahinya e goyo simu. Okelo offer minyalo nyiew kiwango mar dakika midwaro minyalo loso go e thuolo moro amora koluore gi kiwango pesa midwani itii go. Kopogore gi mano, osemiyo jogo bende tije, jogo matiyo e Mpesa, dukni mag Mpesa bend eosemiyo tije kendo gidhi godo mbele

En kwand atamalo maduong ahinya mar jii matiyo gi Mpesa eyo mar oro pesa nikech Mpesa en yoo madhi piyo ahinya sama idwa oro pesa ne ngato. Kendo Mpesa ok ngad pesa mangeny ahinya mar oro pesa kendo kata mar gole. Kopogore gi mano, Mpesa ka ioro pesa e namba maok owinjore, ginyalo luwoni pesani no kendo giduok ni ka ponono ni ikonogi wach machal makamano. Kendo kapok giduok pesano, kendo namba ma pesano odhiye, gikuong gigochone kendo ginyise ni pesa moro odonjone maok owinjore. Ma omiyo jii ohero tiyo kod Mpesa nimar en gi adieri mangeny ahinya

Mshwari ber ahinya nikech en agulu manyalo kano ni pesa ma igolo ekind thuolo ma indiko ni igoloe pesano. Ma konyo mon mauso gigo matindo kata mon ma jo ohala matindo kaka mauso alot mondo okonygi kuno pesagi kama ok ginyal golo kendo gitii go e saa asaya. Ma konyo ahinya e kano pesgo mag ohala mondo kik tigo e yore maok owinjore. Kopogore gi mano, Mshwari en agulu ma kikeno godo tomedoni gimoro ewi pesani no matin, mae bende ber gi ja ohala ahinya nimar ka oketo pesa mar ohala toyudo ka omedore.

Tiyo kod mbui omako sekta duto e pachoka. Mokuongo sekta no mar somo, weche mangeny ahinya tinde ichwalo kokaloe mbui e sekta no mar somo . Ma kotudore kod golo duoko kata golo lendo mopogore opogore kowuok kuom sekta no. Sekta mar osiptal kata mar thieth bende tiyo gi mbui e chwalo ote mage ne oganda. Sekta mochung'ne koro kor lwasi bende tiyo gi mbui kangiso oganda kata kata iko oganda ne lokruok manyalo timore e kor lwasi. Kopogore gi mano, osiptende bende tiyo gi mbui ka jatuo odonjo e osiptal kendo kowuothi modhi nyaka ir daktari kuma ithiedhe, itiyo gi lony mar mbui kikao nyinge kod gigo machande

Nyathi ka dende chwakre nyiso ni otuo kata tuo donjo kuome. Yoo ma janyuol ne onego olu en ni onego okaw nyathino achiel kachiel nyaka ir daktari kata nyaka e osiptal ,bange olerne daktari kaka nyathino nochako bedo kata kaka ne ochako winjo momiyo dende ochwakore. Mae biro miyo daktari timo nonro matut ne nyathi kendo miye thieth mowinjore gi tuo ne

Mokuongo abiro dhi ir jauso mar kadi gi kipande mara mane akaw godo laini mane olal gi sime noendo. Bange abiro lerone ni simba ne okwal kaito alerne kendo ni adwani omiya laini machielo mondo aket kar mano mane olal gi sime. Abiro miye nonro maga mag laini molal no kendo abiro miye nonro mar kipande na mondo o register na laini machielo manyien manyalo tiyo godo e simu machielo ma abiro yudo

Mokuongo, budho machal kamaeki kiloso, nyaka ilos kadi mag komiti ma biro bedo ka tayo chenro mag solo, kata chenro kaka budho gi kata nyasi gi biro betie. Kopogore gi mano, komiti moyier mag loso budho gi, biro biro gi yore mabeyo mag solo kata mag yudo pesa, kata gigo mibiro ti godo e nyasi kata budho ma kamagi. Bang',e gibiro loso tarik kod odiechieng' ma budho ma kamagi biro betie kod saa. Kendo, gibiro loso kadi mamoko mag luongo welo kata mag rwako welo duto ma gidwaro e nyasi gi. Bang'e, gibiro tayo budho no koluwore gi kaka ne gipange.

Mokuongo, abiro mose. Kasemose, tabiro lero ne achiel kachiel ni nitiere nyasi moro. Tabiro rwake e nyasi e yo machalo kama; abiro pimo ne kit nyasi noeko gi kit ji ma dhi biro e nyasi. Aeto abiro miye odiochieng' kata tarik mitime nyasi. Ka en thuolo, tabiro rwake ni mondo odiochieng' no, otem matek ochopi e nyasi no.

Nyasi kata budho ma nyachon kane timore e aluora wa ne ithoro ted chiemo kata kit chiemo go ma nyachon, chiemo nitedo gi lony manyachon kendo thoth gi nichuako ma ok ted kod moo, kopogore gi mano jodongo ne ok riwre gi jogo ma hik gi tindo kamoro achiel e kar nyasi, ne gi bet mopogore opogore ,mon bende ne bet mopogore gi kuma jodongo nitie, kopogore gi mano, jodongo ne bet loluoro busa kendo gimadho kagi goyo mbaka mag gi, vijende bende ne bedo e tuk gi kaka mago mag amen seche ma budho dhi mbele koma chielo ka mon ne wer kendo goyo sigalagala mondo obudh nyasi no.

Nyasi mar nyombo en achiel kuom nyasigo mane omi luor ahinya egwengewa e ndalo machon. Nyasini kata kamano, osebet ka oyudo lokruok e yore machal kama: Chon ne isembo mana dhok gi tielo kendo ka ji dhi ka oche sach nyombo. Mopogore gi tinde, dhok ithor ting' e nyambueko kitero gi. Chon jogo mane dhi nyombo kata oche, ne dhi to nindo aeto kiny ne ikowogi e dala jaduong' kama idhi miyee nyako. To tinde jogo madhi nyombo dhi kata odiechieng' no, odiechieng' mar nyombo no kende. Chon ne itero gik moko kaka gwen, rabolo mabende ne ikowo gi jogo madongo ahinya. Mopogore gi sani, jogo madongo ok thor ter nyombo nimar ineno gi ni giol kendo yudhe kata jogo ma hikgi nipiny..

Gino itiyo godo eyor komo nyuol ne jogo ma wakeyini. Kaka itiyo kode, ikawe to isoye eiduong' ng'ano mamiyo maber ahinya gi daktari. Mae geng'o mako ich nimar oketho nyodogo mawuok kuom dichuo kadonjo ei duong' dhako mar mako ich. Koro ogeng'o mako ich.

Mokuongo onego oket program mar manyalo loko dhok ne jodak eyo magiwinjo. Kopogore gi mano, ginyalo keto puonj ne jodakgo eyore kaka ginyalo tiyo gi simbe mag ong'ue yamo magigolo go eko. Kendo ginyalo bende kendo giti gi paro mar jodak mondo omigi thuolo mar konyogi mapiyo kata maber.

Abiro kuongo gi mos. Kaeto abiro penje chal mare ekind thuolono ma pok wabedo ka wawuoyo. Abiro lerone gigo kata ng'ikruok mosemiyo pok awuoyo kode ekind thuolono tee. Kendo en bende onego olerna gino mosemone loso koda ethuolono kane pok amanye. Abiro bende ng'eyo chal mar anyuola mare, kata chal mare mar tich, kata chal mare mar kuma odakie kaka odhach. Aeto wabiro goyo mbekni moko matin magwa mag osiepe manyiso kaka wadak.

Diwali en nyasi no ma jogi timo ma ng'iso ni ler ng'eny moloyo mudho. Kata ber ma gikaloe ng'eny moloyo thagruok. Itime ka gilero bombe kendo gikete teyni machero kendo mamiyo boma bedo maler. Sechego bende, dhano kata oganda modak e piny India, lero ute gi kendo giketo ute gi gi mapambo kata gigo mabero ot. Kendo nyasi ni bende, gitimo ka gigo erokamano ne keyo maber magiyudo kata gigo maber mang'eny magiyudo moloyo richo.

Gino itiyo godo e pimo gwecho kata pimo kiwango mar gwecho mar adundo. Irwake e kor bado kata e kor lwedo ma kor kacham. Aeto itweyo mipira e kor bat kanyo. Kose twe tidiyo masin owuon mamiyo mipira no kuot. Mipira no kosekuot tonyalo winjo gwecho mar adundo kokalo e ler mar bat ma mipira no odiyo. Bang'e to okaw nonro kata somo no eko. Kosesomo gwecho mar bat to ofwong'ore kende.

Kido kod tim mar oganda ting'ore kowuok e tieng' ka tieng' kaluwore gi yore machal kama: nyithindo igoyo negi mbekni gigo mane otimore ndalo machon gi jogo madongo. Kendo ipuonjo gi weche go ma onego bed ni giluwo kaluwore gi chike kod timbe mag oganda. Kendo, nyithindo neno gigo ma jogo motelo negi timo, manyiso kido mar oganda no. Ma luwore gi koth chiemo ma oganda no chamo, kendo kaka gitedo. Ma luwore gi koth lee ma jogo opidho, kendo luwore gi tuke ma itugo e kit oganda no e ndalo ma nyithindo tindo. Kendo, mae dhi nyime ka luwore gi kaka inago kendo kaka itero ny'ango nyithindo...

Jogo matimo ohand m-pesa nigi chandruok ma opogore opogore. Maduong' ahinya en chandruok mar kuo. Jokuoge nyalo monjo ogo matiyo e m-pesa kendo ma magi pesa go ma giago e kar ohala mar m-pesa. Kendo kata nyalo nego gi. Mar ariyo en onge mar customer kata jonyiepo. Ohalano mar m-pesa chudo mana kaluwore gi ji mobiro e oha e m-pesa kanyo kendo ogolo kata oor pesa. Kopogore gi mano, shida mar intanet bende nyalo mono ja ohand m-pesa tiyo maber nimar simbe mag ong'ue yamo ma gitiyo godo dwaro intanet. Koso sitima bende kata koso teko mar sitima bende nyalo kelo midhiero nimar sitima dwarore ekar ohala mar m-pesa ma gichaje kata simu kendo gigo ma gitiyogo kar ohalano.